Ũrĩa ndĩrona haha nĩ ũhandi wa mahũa, kana mĩtĩ, kana nyeki, icio ihandagwo nĩ ũndũ wa kũrigĩrĩria tĩri gũthiĩ na maĩ mĩgũnda-inĩ itũ mũno mũno ĩrĩa ĩikũrũkĩrĩire. Ũguo nĩ kuga mbura ĩngiura nene mũno tĩri nĩ ũthiaga na maĩ, koguo mĩmera ĩno ĩhandĩtwo nĩ ũndũ wa kũrigĩrĩria tĩri ndũgathiĩ na maĩ.

Ũyũ nĩ ũhandi wa nyeki, na wĩkĩkaga kũndũ kũrĩa kũhurũkagwo nĩ mũingĩ, kana ona gwaku no ũhande nja, nĩgetha kũgemia na kũmenyerera kũrĩa ciana irathakĩra, na ũhande ũhurũkage na bado nyeki ĩno no ĩrigagĩrĩria tĩri ndũgathiĩ na maĩ, na ĩkaiga nja ĩgemete kũrĩngana na ũrĩa ũrenda.

Kũhũthĩra gatege kau karetwo ndroni, ũndũ wa mbere wĩna ũrĩithi mũnene, ta ng’ombe, mburi kana ngũkũ ona kana kĩndũ kĩrĩa gĩothe ũngĩkorwo ũkĩrĩithia, kĩrateithia naa angĩkorwo nĩ ng’ombe wĩ na mũgũnda mũnene, gatege kau nĩkarahota gũthiĩ nginya harĩa ng’ombe ĩrĩa ndwaru kana rĩngĩ yoone thĩna, yunĩkĩte kũgũrũ mũthenya na ndũnamenya, gatege kau karathiĩ o hau gakamenya thĩĩna nĩ kĩĩ, niũgũcoka ũthiĩ, woye ng’ombe yaku, kana mbũri, kana ngũkũ ĩrĩa yuuma ndwaru, ũũke ũmĩrigite, kana ũmĩtĩre mũrigitani wa mahiũ.

Ũyũ tũwĩtaga mũvaratĩ, na ũteithagia mũrĩmi rĩrĩa arenda tarĩu ndagĩtarĩ nĩokire, ng'ombe ĩyo nĩrenda gũthecwo. Ng'ombe ĩyo ĩingagĩrio haha, yaingĩrio, ĩgĩthecwo ndĩngĩtuĩka nĩrathĩnia mũndũ, kana kwĩgarũra. Ningĩ ũgĩkama ng'ombe ĩyo nĩgũkorwo ndĩregarũra ũndũ ĩngĩikia magũrũ, kuoguo nĩũkũmĩoha wega, ũkamĩoha ĩtarĩ na thĩna, na nginya ndagĩrarĩ akĩmĩthece ndarĩ na thĩna. Ũndũ ũngĩ, ng'ombe ĩno yaingĩra hau, ĩgĩthiĩ nambere na kũrĩa, angĩkorwo nĩ irio wamĩkĩrĩra, ta tuge kĩndũ ta nyeki, kana irio cia kũgũra, ici cia mũtu, ndĩgũkorwo ĩgĩitanga mũno, na ũguo kũgirĩrĩria ũgakorwo ĩna mĩrĩre mĩega.

Maũndũ marĩa ndagereire, kĩndũ kĩa mbere nĩ wagi wa maĩ. Wakerĩ, ndũma ndĩendete tĩri ũyũ mũtune yendete tĩri mũirũ, kuoguo ũngĩtuĩka nĩwahanda ndũma tĩti-inĩ mũtune, ndũngĩkorwo ũhanaine na mũndũ ũrahandĩte tĩri-inĩ mũirũ. Macio nĩ maũndũ marĩa mamwe ndũma yendaga. Wakerĩ ndũma yendaga kũndũ kwĩna maĩ, na maingĩ, ti tũmaĩ tunini nĩgetha ũkorwo wĩna maciaro mega.

Gĩkĩ nĩ gĩtanda gĩa thibitarĩ, rĩngĩ nĩ mũrwaru arutwo ngari-inĩ ũtaravota gwĩtwara, arehagwo haha akaigĩrĩrwo, gĩgacukumũo, agatwarwo kinya harĩa arathiĩ kuonwo nĩ ndagĩtarĩ. Arĩkia gũkinya, hau no athecwo kana no ekĩrwo maĩ, na no ongererwo kinya thakame. Wakerĩ, ũrĩa ndagĩtarĩ arenda gũkũiga, no akũige ũrĩa ekwenda, okĩrie mũtwe kana mwĩrĩ ũkorwo wĩikarĩte ta thĩ ũguo.